kwasa ore darasa napaashai netiu anaa darasa natii inkera ore enedukuya ore darasa naapashai naa darasa natii nkera oomeaitin oonkitobirunot kumok, elelek etii enkerai nemeidim airoro esidai, elelek etii enkera nemeningisho oleng, etii enkerai nemedolisho pii ashuu edoli kake ime oleng, eidimayu netii enkerai nakedolisho ninye kedol imbaa naatana irorei ootaana netii enkai napaashari nadol naaji imbaa naalakua tendarasa nabo ake. Niaku ore entoki edukuya naa naa ina darasa napaashaa. Ore naaji enaidim sirkali aatas naa kenyok oleng metaa ore ninye nkitobirunot oondarasani e sukuul naa keeta imbaa aa kepaashari onoshiake sukuul enoshiake nikitamoo. Keidim naaji ataa keeta imbaa orbaribara oim inkera ena naaji naareu iiloshi orikan oorewueki neleku sii metaa ore kuna nemedolisho naitumia

Ore entoki nadolita tena, adolita egwes najo irmaasae enkomea, adolita sii olopisaai oitasheki eramatare oonkishu le kaonty egarisa ,nadolita olaretoni lenye, adolita eibungitae enaa amia ,ijo ninye kadolita ena amia enaa etaboloki enkutuk. Ore ele opisaani oitasheki eramatare oonkishu naa kadolita eremito ena komia negira ele aretoni lenye aingor. Nadol sii eishopo kuna tokiting oonkaek Kuna naret naa kadolita pi keudito. Neeku kelelek oleng aa kemwoi ena kamiya neeku kegirae aud arem tolchani amu olopisaai ele lekaonty egarisa ninye ele kadolita teneweji egira arem ena komiya. Naa ketiu doi enaa ijo enkang ena, kake tenijo aingor naa nekwa kaonty nikijo ne north eastern, ninche Kuna amu ninche etumieki nkomiyani kumok oleng. Neeku olopisaai adolita egira arem ena kamiya olaretoni lenye wena komiya neeku ninche nanu adolita.

Ore esiai oo ltung'anak oosotu kodi naa keeta isiaitin kumok oleng' eng'as aaku keitadamu iltung'anak kuli siati kulo tung'anak loo siyaitin ee kaunti ee serkali kito esaa ashu kenarikino nesotu ena kodi enye naa kerewaki keya nerewaki iyook irmeseji nerewaki ilkiliku toosimui ajeki etabawua erishata nalaki kodi, nerewaki sii entoki najo ilashumpa email narewakini teenkoitoi oloing'ang'e peetumoki aitadanu aajo kenare nenare nesotuni kodi, nichee sii olimu ajo kebaa kodi naatasutua matejo te kaunti at tenaa teserkali sapuk ninche lelo oolimu ajo kebaa kodi nataasuaki ebaiki erishata naje, naa keitadamu iltung'anak nesotuu sii ina kodi naa neliki sii iltung'anak loolakua abie kodi kenarikino naa ninche sii nalimu ajo kenarikino ajo oree erishata najee nindipa iye atasotu indipa iyee atalaa kodi ino pee mikiimbung' naa sheria ee serkali neeku nena siaitin unii oleng' neimaki sii enaitasii ena kodi enye, ajo kaji eikunari ena kodi enye natasotutuo naa ninche mesotu naakee duo nelo nijia kesotu.